Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ kana rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ atĩ ũrĩa mbeca citwĩkaga cia gũtũmwo, kuma kũrĩ mũndũ ũyũ nginya ũyũ ũngĩ, okorwo mũndũ ũcio arĩ handũ hakuhĩ, kana arrĩ kũraihu, ũgakora atĩ mbeca noiratũmwo, na hatikoragwo na thĩna mũnene gũtũma mbeca, bata wína kandi yaku ya safaricom, kana kandi ya Airtel, wĩna safaricom noũtũme na M-PESA, na wĩna kandi ya Airtel noũtũme na Airtel Money, na mbeca isio citwĩke cia gũkinyĩra mũndũ ũcio ũngĩ, o kũrĩa arĩ, onakorwo nĩũkũrĩhĩra marĩhi manini tu ma gũtũma, nake atwĩke wa kũrĩhĩra marĩhi manini ma kũruta, na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno, ningí, ona mbeca níitwĩkaa cia kũigwo thimũ-inĩ, nĩũkoraga thimũ ingĩ ciĩna, apu iria cia bengi, na noũhote gũkorwo ũkĩiga mbeca ciaku hau.

Rĩrĩa ndona rũhonge rũrũ rwĩtagwo paypal, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ úrĩa mũndũ wĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ, angĩtwĩka wa kwamũkĩra mbeca, kana wa gũtũma mbeca arĩ o kũraihu mũno, na, citwĩke cia gũkorwo atĩ, mbeca icio nĩciakinyĩra mũndũ, hatarĩ kũhũthĩra bengi, kĩrĩa ũrabatara nĩgũkorwo nakĩo no email, wakorwo na email ũgatũma, mbeca, na kana ũgatũmĩrwo nokaruta, ũkaruta M-PESA-inĩ yaku, cigakinya, ciakinya, ũgatwĩka wa kũhũthĩra ũrĩa ũrenda.